Kianyoru taretet en lainit nyuan nemakitile nemakitile ki

Kit netai sikobit kobwa rurutik eng kokwet konyalu KO kit netai ko ayum pikab kokwet nyun akengalal tukuk chenyoljin sikobit kenyoru rurutik chechang eng kokwet Nebo aeng kokeboishe moswaknatet Nebo kasari sikobit kenyorun tukuk chekororon eng kokwet Nebo aeng kokeboishe tukuk chemagatin en kabatishet tukuk chekoitu chebo muswoknotet Nebo kasari sikenyoru rurutik chechang eng kokwet

Alen anami ii ko kit netai kit noyoe soityi kit nekibore financial security kot neta ko Yoon kakisiran en boishet agetugul ana omi boishet agetugul konyolu boishet agetugul noonyoru rapishek konyolu aboishen rapishek chito en oret nekaran kotko abari abari tuga abari tuga en oret nenotok ee kotko aboishen amine rurutik ala ko chekikole alak tugul konyolu ayai en muguleldanyun tugul nebo oengi kitnoyoe aboishen rapishek chebo kasarta nekiomiten boishet asomesanen lookyuki situn en taa kotoreton Alen nebo somoki kit noyoe ko ee akonor kii en in rapishek chu kosichen en kasit

Rabisheju ko kigojin biik che kigoyai boishet agoi kenyishek che kiyomotin. Icheju rabishek chu kora keboishen en chi ne kigayai kasit en kasit nebo serkali ak en boisiiet nekibo chi anan kompunishek che terter.

Olelen netai owekeni korong governor nebo Narok kongoi en kanamet ab benginik en county nenyin. Kanamet ab benki en county kotoreti meng'ik chebo county inoto en besenwogik chebo rabishek. Tesen ngunon kou temik ngobesen rabishek konyokoboishen kotemis koalen mbolea , koalen tuugk cheu tuga, ak kobai. Choton tugul ko tese bandap tai ago moutyen biik che yoe biashara ngobesen rabishek en benki konyokoyoen biashara oh chetese bandap tai. Kongoi.

Abwatyini kit neabwatyini akobo tesetabtai akobo ng'alalet ne bo biik eeh ak biikab emet ak serikali ko kit netai kokechob eeh ketesiet kit neu redio ana ko televisionisiek cheboisien kandoik anan ko kandoikab serikali eeh kong'olochi biikab emet en sait agetugul sikikimit banda bandaisiek chebo emet bandab taa nebo emet ee.

Olelen kit netai neyoe soet konai kole kagotuiyo ge biik ab emet ak serkali ko komwoi biik sait nenyone kandoindet ab serkali si koepchi it icheget radiosiek kwak anan ko kere telvisionishek chwak. Kit age neyoe soet, nebo oeng kit neyoe soet ko yeibata ng'ololset nebo serkalit ak biik ab emet ko kosib ak kit neu logoiywek kosib kinde tariba kele kagong'alal kondoindet ab emet kogong'olochi emet kolenchi mi kou ni ak kou ni agobo bandap tai nebo emet.

Olenen netai ko kinome ng'omnatet ab muswaknatet keboisien kit nekibore internet anan ko simoishek kinet biik agobo kit nemi nebo kasari. Nebo oeng keboishen, kibokinete agenge kou konetik kinete nyokonet biik ab emet anan ko kokwenyon agobo ng'omnatet ab muswaknatet.

Alelen kit netai nenyolu koyai serikali nebo kasari akopo ripsetab data chebo biik, konyolu kondee ng'atutuiet, eeh kot me chii anan kot ko memeng'indet ne bo emet ne bo kenya koo manyolu kekonin data chebo chii en uitugul ele kakitep, kit nebo aeng konyolu konet biik serikali akopo olekiriptoo data, manyolu koyoe biik kit neikoito nebortoo data chebo biik kou eeh ikoite tuguk chebo kamonut chemi en kipandet koo tuguk chenyolu komwoe serikali biik akobo noton yaa.